Mokuongo, abiro luongo jolony. Jok ma nigi lony e sekta mopogore opogore mondo obi opuonj yudhe ei gik ma ginya timo ma itimo gi lwedo gi tije lwedo minyatim kendo manya miyo gi pesa. Mar ariyo, anyalo manyo kaka ayudo, awuoyo gi sirkal kata gi jo NGO ma gin organisations molosi oko mar sirkal, mondo okel konyruok e gweng'. Koro ka gibiro ginyakelo pesa moko minya los godo kata kibanda, kuonde miuse rech kok kamano ginyalo kelo kata pesa miloso godo kata yedhe mag. To yedh gi koselosi, to ikao pesa gi to itiyogodo e gero kata mana stonde moko miketo ne ji kanyo mondo gitiye mondo omigi pesa manya konyo gi e ngima gi mapile kapile. Machielo bende, anyalo temo mondo apuonj nyithindo mondo ging'e, gibed gi ng'eyo mag tije mopogore opogore. Ma to gima inyaluong gi aluonga e baraza, kata aluongo gi aluonga e baraza to kagisebiro e baraza tinyiso gi ni kama kama kama. Ok ochuno kata ni nyaka koro luong seminar. An awuon anyiso gi kuom gik maseng'eyo. Anyiso gi ni kama kama kama, ma kitimo kama, to nyakonyi kama kendo nyagero ngimani. Kamano.

Afuoto tonigi tije mang'eny. Kendo kata iyudo en gima inyausi mokuongo. Inyause kendo itero e chiro. To sama oseuse ni pesa mabiro kuom japur manopure en pesa minyatigodo kata e tero nyithindo e skul, kata e chiemo, kata e nyiewo lewni, kata e gero udi, gik mang'eny inyatim gi afuoto. Machielo afuoto iyudo ka en gi, en gi nutrients mabeyo kaka vitamin A gi C makonyo e loso dend dhano maber. Machielo bende iyudo e gwenge moko itiyo kode nikech kaka ineno pote no, pote no ber. En pote no itiyogodo, iloso godo maridadi miketo kata e ot, kata ndalo nyasi moko, pote no ikaw akawa tiloso maber tiketo to en gimoro ma yua wang' kata mamoro wang'. Machielo bende itiyo kode e loso gik moko ma iloso godo wang', iduso godo wang'. E mago tije afuoto. Kendo machielo, itiyo kode e, itiyo kode e chiemb dhok. Iyudo ka pot afuoto no kata bathe bathe modong' go, iyudo ga ka gin gik ma diek chamo, dhok chamo. Koro en be onyalo konyo e tich e kaka chiemb dhok.

Koro kidwaro ni olos manansa to nyaka mokuongo nyaka ngeni gin gik mage midwaro. Koro nyaka ibed gi wii mananas ma ralum tigole kuom mananas mane osekoma maber motegno. Aya kisekawgi tiketo gi kando iwegi gtuo kuom ndlo ariyo kata adek, Kisewegi gituo tidhi tiloso puothi maber, kiseloso puothi maber mipogi, ipog puodho e tieng ka tieng tidhi tikao mananas tidhi tikete puodho, idhi tichuoyo e puodho. Kisechuoyo, kisechuoyo wii mananas maralum no e puodho halaf igo pii, igo pii maber nikech mananas en gima dwa pii mangeny. Koro igone pii mondo kik bende, kik wiye ni ochak tuo tochak tii kendo ochak golo tiendeni kendo otii mondo koro olos fruit. To e thuoloni bende chuni ni nyaka ign e yath, mananas en gima dwaro yath nikech nitie kute mangeny machuo mananas. Koro nyaka igone yath kendo kuom gone yath miyo mananas ti maber. To kuond moko iyudo ka onge rotuba maber e loo koro chuno bende ni ikao fertilizer. Koro fertilizer nitie mokuongo mitimo go planting halafu mitimo go pith machielo be nitie mitimo go top dressing, bang ma, kao higa achiel gi nus mondo

Mananas en gima kosechiek maber to en gimakelo mor echuny japur. Kendo bo okelo mor echung ng'ama dhi nyiewe madhi chame. Japur yudo mor mang'eny eiye nikech sama odhi okawo manansgi to odhi ouso, mananas en gima ok pidh ganikoro ikawe ni pidhe nikoro en mnagima ichamo eot a a. Nikech mananas en gima dwaroga pesa mang'eny kiketo eiye mondo kokoti mobed maduong' kamano, fertilizer, eeh yedhe migone, pi migone, koro iyudo ka japur kosekawo mananas negi kosechiek to okawo to odhi ouso. Ka oseuso mananas gi, en gima nyalo kelone pesa to pesani onyalo onyalo amua gima odhi timo godo. Onyalo yiero e chunye gima odwa timo gi pesani. Onyalo wacho ni a a, we akaw pesani ater godo nyathi e sikul, onyalo wacho ni we akaw pesani ager godo oda moro ne adwa gero. Ka ok kamano onyalo wacho ni a a, we akaw pesani ma med godo kata mana stock machielo kendo, opon mabiro kendo achak akaw mananas aket e lowo omondo ochiegi. Kendo machielo en rabolo, rabolo bende ka osechiek, en be inyalo chame ei ot. Ka ok kamano inyalo kawe to idhi use to sama ouseni en gima kelo pesa minyalo chulnegodo kata nyathi fis. To be en chiemo mamit maji ohero e gweng' maji chamo.

Loso transformer mar stima oken gima inyal tim gi ng'at ang'ata to nitiere lony madwarore kendo bende nitiere gige tich manyaka ibed go. Mokuongo lony madwarore en ni nyaka bedni nidhie skul kendo nitimo gimoro madhi gi weche stima. Kata kane itimo electrical engineering kata electrical appliances, mano nyaka ibed go e wiyi nikech kanok itimo gik makamagi to onge kaka ighi ngeyo kata kaka bedni itudo gigi nade kata itimo gi nade. Machielo en ni kendo nyaka ibed gi ngeyo kuom mar tich ,yaani nyaka bedni nitie tich moro misetimoga kumora, kata tich lwedo moro misetimo kumoro motudore gi weche stima nikech kabedoni ionge ga gi ngeyo mar tijni tobende inyalo yudo kihinyori. Machielo nyaka ibed gi lewni mag jo stim a manyisoni ni in ngama oor gi jo stima kendo in ngama omi thuolo mar timo tijno, nyaka ibed gi boots mar idho godo stima moket e chumbe, miinyono godo pole kiidho malo. Kamba be nyaka itwe e nungoni miidhgo godo malo mondo kata ka diponi ikier, tiendi owuok okier, to kamba cha e gima maki e stima. Bende nyaka ibed gi lewni ma stima ok nyal kale mondo oinyi, irwako gloves e lweti.

Chief kata jodong gweng ,gingiyo ni ng'at ma obiro kae kao oboke mar keny ni kata ndikruok mar keny ni, be nitiere jokma ongeyo ni jogi gin kanyakla, koso dibedni nyako ni kata wuoy ni bende nigi ng'at moro oko mar keny ma samoro ka gisekaore tonyalo klo koko. Koro magi e gik manyaka gingi kendo ma gimany jii, jii machung mawachoni aha, wange ngatni to kendo wange jaduong ni to kendo wange nyakoni to gidwa kawre kama. Koro nyak abed, nyaka chief kendo many jokma chung mawachoni yawa, kata joneno miluongo gi dho ngere ni witness, nyaka manygi kendo magiwachni aah, wang'e jogi kendo gionge, gionge wach moro amora kata historia moro amora ni gin ga gi ngato. Machielo nyaka gikao oboke gi kendo giter e apis mar kaunti mondo opuodhi kendo omi jogi, omi jogi oboke manyiso nango, aha, jogi koro ginto to gikawre kendo onge ngatma oyiene donje ei kenjni. Koro gigi iyudo ka gikao ga thuolo maber bor matin kendo magi ikelo nikech iyudo ka e ofise gi iyudo ka jii matin ema nitiere koro kaw ndalo mangeny mondo okel, okel duoko gi, to e gwengwa aneno ka okao ndalo ,okao dwe achiel mondo oyud oboke gi

Bando en chiemo maji ohero e piny Kenya kendo en mawach ni en e chiemo mipuro sana e piny Kenya. To inyalo lose e yore mopogore opogore mondo koro ochame. Inyalo bule kokamano inyalo boke. To ji mang'eny ohero mibulo nikech en eminyachame mapiyo piyo kata kiwuotho kata ka in kanye tinyachame mapiyopiyo kendo en yo mar lose ok tek kaka mar chwako. Koro ikawo bando e puodho tipoke maber kosepoke tigolo yugi katigolo wino manodong' kuom bando tikawo jiko imoko jiko maber tikete mach to bando ok dwa mach mang'eny ahinya, iketo aketa mach maber kata mach mane diere nikech kiketo mach mang'eny ahinya todhilodore ok odhi chiek maber. Koro iketo aketa mach manidiere maber tikawo bando tiketo sing'enge e wiye nikech ok owinjo bedni odonjo e mach e iye aching' koro ikawo sing'enge tikwongi iketo tikawo bando tipange wiye. Koro iloko bandoni iloko bandoni kaya kuom sakasa ma bandoni alworane te bedni osechiek kendi ikawe timwode, kiero inyalo kete apilo mondo obed mamit.

Strawberry osebed kipuro e piny Kenya kuom ndalo mangeny kendo thoth ne en gimi puro mondo oter e pinje maoko oken ga gima ichamo ei kenya ka. Koro Strawberry osebedo kakelo pesa mangeny ne Kenya to ok osebed kipure gi jii mangeny ahinya nikech en gim aosebedo ka yoo mar pure en yoo ma nengo ne tek ahinya nikech mondo oyud kata kothe mikao mipidho mar Strawberry en pesa mangeny ahinya, kata fertilizer ma strawberry tiyogo en pesa mangeny. Nikech e higa acheil mokalo Strawberry gunia achiel mar fertilizer mitimo godo mana top dressing neringo nyaka siling aful abirio mamano oken gima yot nikech iyudo ka jii opure e eka maduong. Koro yoo mar puro Strawberry ema osebedo matek ahinya, kendo strawberry en gima kisepuro tiuso to en gima kelo pesa mangeny, yoo mar pure ema ok osebedo mayot. Strawberry bende, kute mangeny osebedo ka chuo Strawberry kendo ma osemiyo jopur tich matek nikech mondo bede iyud yedhe kata pesticides mitiyo godo mondo ogo e Strawberry gi mondo gichieg maber ok yot. Koro mago e shite moseyud kendo mago e gik mosetimore kuom Strawberry

Julius mako ang'eyo kendo en rawera ma osebedo ka kedo ne ratich jokenya. Osebedo e mstari ma mbele ka okedo kata mana e thuolo mane ntiere wach mar finance bill manokelo tulo maduong' moloyo e kenya ka .Julius mako nowuok kendo nowuotho mbele kendo en ema nobedo e mstari ma mbele koyie chung' kendo noyie kata mondo okaw ngimane to oked ne ratich jokenya. En ng'at ma osebedo ka wuoyo kendo osesiemo timbe maricho kendo gik maricho mawach ni sirikal osetimo ne jopiny, kendo kuma ne ongeye ahinya en kuma bende nochak owuok modhi e thuolo mani dwaro mondo okel kwe e kind yudhe gi sirikal to nodhi kendo en achiel kuom joma nodhi mowuoyo mano yie chung' mowuoyo gi sirikal kendo moduog owuoyo gi joyuth mondo obed jomokwe nikech sirikal noweinjo ywak gi kendo noseyie ni dhi loso gik mane gidwaro kendo noyie winjo ywa gik mane gidwaro mondo oloki. Koro julius makao en ngama osebedo gi nengo e piny kenya chakre e e tieng' ma wantiere ni ,nikech osekonyo nikech osemiyo jii bong'eyo ni ntie gik mowinjo bed ni itimo kendo ntie ratichwa kata ratich yudhe ma ng'ato kik mul.

Japuonjreni ne iluongo ni Kelvin Mwaniki, mane a e Rift Valley Institute of Science and Technology. Ne oloso masin mane itiyo godo mondo ofueny ng'at madwa donjo ei dala ka oonge otiko. To gini nyathini uso, kata jasomoni use e bei mar siling' alufu piero ariyo nyaka siling' alufu piero abich. Koro luwore gi quality midwaro kata nengo mar midwarono. To nyathini osekelo wanyalo wacho ni osekelo lokruok maduong' sana e teknolojia ma Kenya ka. Nikech ma ok en gima yot loso, kendo ma nyathi ma wanyalo wacho ni osekelo lokruok ma owinjo bed ni kata ojende mamoko ng'iyo. Moloyo timo gik moko maok nyal konyo ahinya. To nyathini ne obedo piny mong'iyo ni nitie gimoro monyalo timo manyalo konyo Kenya, ma nya konyo e arita. Nikech gini ok en gima inya tigodo mana ei dala kende, to en gima inyalo ti godo kata mana e ofise madongo dongo mag Kenya piny kae. Koro nyathini okelo lokruok maduong ahinya e sector mar teknolojia e piny ka kendo owinjo bed ni sirkal ng'iye kendo miye tich moro monyalo timo ma nyalo konye. Kelvin Mwaniki en rawera mapod tin to notimo gimoro mapod biro bedo kani ewi jo Kenya kinde ka kinde.

Owinjo obedni ni e thuolo michiwo oboke mar keny, owinjo obedni joneno nitiere. Joneno gi gin magi nyiso kata gichung ka giwachoni jogi wangegi kendo e kawuono kata ka chieng moro nitie achiel kuomgi madwa ketho singo mane giloso kanyo, togibo wachoni aha, wan mane wachung kae mondo ,ma dhi konyo mondo ogeng werruok mangeny matimore okinyi godhiambo. Machielo bende nyaka bed ni ingiyo ID, nikech iyudo ka nitiere kata opande, nitiere jodongo moko madongo to gikao nyithindo matindo .Koro nyaka bed ni ID be nitie moket kanyo, nyathi biro keto ID ne manyisoni ongama duong moromo higa mar keny. To jaduong be biro, Ngama dichuo be biro, be keto ID ne. Aya, gima iluong, oboke mar nyuol be nyaka bedi mondo ongeni jogi gia kanye. To gimachielo kendo bende nyaka bedni onge jonyuol jogi to nyaka penj jonyuol jogi be ginge gima timore ni koso en gima itimo e tok chik moken gima oket e lela ma jii ongeyo. Tobende nyaka obedi ngat ma ongeyo, aluora mar jogi ti to chien kanyo gisebedo gi jok moko koso gin ga kendgi. Koro mago e gikma nyaka bedi mondo olos oboke mar keny

Eh, ne andikora mar yudo huduma namba, kendo gini ne otimore higni moko mogwaro e hik jatelo kata rais UHuru Kenyatta. To gini katobedo ni kanobiro to ne ji opinge ahinya kendo ji ne ok ne berne, to anto ne aneno berne nikeche sirikal ne dwaro mondop obedgi details kata ne dwaro mondo obedgi ng'eyo mar ng'ato kata gige ng'ato e kumoro achiel makata kawach ni ng'ato nitie kosa moro motimo tinyayude e yo mayot. Mae ne konyo mar loso kit arita mar piny Kenya. Nikech kata ka ne nitie ng'ato moro mawach ni ne timbe ne richo to ne yot mondo oyude. Kendo kamano be kata kawach ni ng'ato nolal ne yot mondo ne sirikal ong'e ni to ng'atni olal to ere kaka wanyalo yude e yo mayot. Koro iyudo ka ne oket gigene kumoro achiel tiyudo ka ne ng'eye ne bedo mayot. Machielo bende, nodhikonyo e yo mar pogo mwandu mag piny. koro iyudo ka ng'ato ka ng'ato mane ni e huduma kacha iyudo kane oyudo thuolo mar bende yudo ber mamoko ma jomoko yudo koro iyudo ka nokonyo mondo opog mwandu e yo makare mowinjore.

Kidwaro oboke mag nyuomruok nyaka ibed gi opande, kendo ngat mabende udhi kawru godo nyaka bed gi opande, opande konyo mar ngeyo ni to jogi, gisepchopo higa mowinjo bed ni ginyuomore koso gin mana nyithindo matindo madwaro mana mondo oreti kendo odonje wach mar keny. Machielo nyaka bende bed joneno ma ochung ka wachoni aha, waneno ka jogi timo gini makantie chieng moro mochopo ka koro achiel kuom gi dwa ketho gini to gichung to giwachoni aaha, ne wantie odiochieng mane ukawru kendo wan mane wachung kwa wariwou waketou kanyakla. Chief mar gweng be nyaka bedi, chief mar gweng konyo nikech en ema ongeyo jogi, magi joma nitie buo arita ne. Ongeyo gi kendo osebedo koneno gi kaka gin e gweng. Kadiponi ngani nitie ga kata mana tim moro marach mosefweny ga ni en ga go, to gigi magi gik manyaka chief nge, kata ka nitie ga kaka ngani en be en ga gi ngat machielo nyaka nge ga mondo kik kel tulo, kik kel koko. Machielo bende oboke mar nyuol be nyaka bed go mondo nge to jo jogi gin jok maya kanye to jonyuol gi gin nga, to jogi, be jonyuol gi be ongeyo ni gidwa timo gini koso en gik mitimo e tok chik. Jonyuol gi bende owinjo obedi kaber to kata ka gisetho towinjo obed ni ikelo oboke gi mag tho

Bengi man e Kenya machiwo pesa kata hola e yo mayot moloyo en bengi mar Equity. Equity en bengi mosebedo kuom higni mokalo kata prabich chakre nochakl tiyo, ochiwo pesa kendo iyudo ka pesa kiduoko ok en pesa mosebedo ni omedore gi nengo mang'eny ahinya. Bengi machielo bende en bengi miluongoni Cooperative Bank. Cooperative bank bende en bengi machielo e Kenya mosetemo mondo gidwok piny gimiluongo gi dho ngere ni taarifs kata interest magiketo e hola magimiyo ji, koro iyudomka gichiwoni pesa kendo yo miluwo kata yo miluwo mar yudo pesani biyudo ka ok en yo moro matek madhikawi kinde mang'eny. Aya bengi machielo kendo iluongo ni KCB. KCB chiwo pesa e yo mayot nikech en mana giminya timo kata mana kia gimana e simbi tidhi ti itimo ndikruok mar loan midwarono kendo gimiyi pesa manithuolo midwarono ok kaw thuolo mang'eny mondiyud pesani. To be kata kiduoko pesani ok en pesa midhiduoko gi nengo moro mang'eny. Machielo be en National bank of Kenya, mano biyudo ka en bengi machielo makendo chak chiwo pesa e yo mayot ahinya.

Nembni mag Huduma pok ochak ti godo nikech ne nitiere endalo mane ikawo nembni mag Hudumagi, ji mang'eny ne otamre dhi kawo nembni mag Huduma ka moko ne wacho ni gin yore moko ma sirkal tiyogo magidwa mayo goji. Koro iyudo ka ji mang'eny pok ochako tiyo gi nembni Huduma. To nembni Huduma gi kendo iyudo ni ei sirkal mane dwaro kelo nembni Hudumagi ok en e sirkal mantie sani. Koro iyudo ka sirkal mantie sani, tek mondo ochak ochak odhi mbele gi gima ne sirkal manenitie chien kanyo ne dwa timo. Koro mano e iyudo ka nembni mag Huduma pok okel kendo pok oketgi etich nikech ji mang'eny pod onge kodgi to sirkal masanibe samoro ok gine ber mar Hudumano mane sirkal machien kocha ne neno. Egima omiyo nembni Huduma pok ochako tiyo e piny Kenya ynaka kawuono, gi pacha.